Oratinwek che kimuche kineten isabu lagok koche isubi: olon kowo lakwet sugul, komiten kilasisiek anan ole kineten, miten kora blackboard kiit ne sire mwalimu nebo isabu ago mi kora mwalimu ko ele kinetito ko kearorji en taitab lagochu ak kiteben tebutik, ye kinetkou non kosiche ng'omnatet ak chemo iguiyo komuche koteb tebutikwak, kinete koran muswoknatet ab kasari che kogoit chekiguren kompyutainik ago imuche kora koboishen calculatainik koyaen isabu ichu.